Arĩmi mangĩhota kũnyihia mathĩna ma tĩĩri gũkorwo na cumbĩ mũingĩ, ũrĩa ũrehagwo nĩ gũitĩrĩria maĩ mũno, kana tĩĩri kwaga gũtwara maĩ wega, na njĩra ya kũrĩma kũndũ kũrĩa kũinamu, rĩrĩa makorwo makĩrĩma kũndũ kũinamu, nĩmanyihagia thĩna wa gũkorwo atĩ maĩ matirathiĩ tĩĩri-inĩ na ũcio tĩĩri nĩ ũhotaga gũtwara maĩ na ihenya, na kũnyihia mathĩna ma cuumbĩ, o ho nomahote kũnyihia cumbĩ tĩĩri-inĩ na njĩra ya kwaga gũitagĩrĩria maĩ mũno, na gũthima gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩrire nĩgetha gũitĩrĩria maĩ, rĩrĩa rĩothe marakorwo atĩ nĩmarabatara gũitĩrĩria mĩmera yao maĩ, ũyũ nĩ ũndũ ũteithagĩrĩria mũno, na nĩ ũrĩ ma benefit maingĩ, tondũ tĩĩri rĩrĩa waga cumbĩ nĩũkoragwo ũkĩrehe moguni maĩngĩ, na ũkahota gũteithĩrĩria atĩ gũtikoragwo na hathara nyingĩ iria ciumanaga norĩmi, tondũ kĩrĩa mũndũ onaga mũgũnda-inĩ kĩringanaga na tĩĩri waku, norĩa ũhandĩte irio ciaku, koguo wanyihia cumbĩ nĩũgũteithĩrĩria kũingĩhia kana kũongerera maciaro maku mũgũnda-inĩ.

Kũninwo kwa maĩ marĩa makoragwo thĩ wa tĩĩri, kũhutagia mĩbango ya kũmenyerera maĩ ũrĩmi-inĩ na njĩra ya atĩ, rĩrĩa riothe mũndũ akorwo akĩnyihia maĩ marĩa makoragwo tĩĩri-inĩ nĩakoragwo akĩongerera maciaro make ũrĩmi-inĩ, tondũ rĩrĩa rĩothe tĩĩri wĩna maĩ, nĩũndũ ũkoragwo ũgĩcũngĩrĩra tĩĩri gũkorwo wĩ mũhĩnju na koguo kũnyihia maciaro mũgũnda-inĩ, irio cioothe tiga irio ta mũcere nĩibataraga tĩĩri mũniaru maĩĩ na koguo he bata wa eitha kũrĩma kũndũ kũinamu nĩgetha maĩĩ mahote gũthiĩ no wenje mĩtaro mũgũnda-inĩ, no mũno mũno ũndũ ũrĩa mwega mũno nĩ kwenja mĩtaro, tondũ ti kũndũ guothe kũinamu rĩrĩa mũndũ akorwo akĩenja mĩtaro, nĩ akoragwo atĩ nĩarahota maĩ marĩa mangĩkorwo tĩĩri-inĩ magakorwo magĩthiĩ mĩtaro-inĩ, na koguo nĩ ũkũmenyerera maĩ ma ũrĩmi na mbandũ maĩ macio me mĩtaro no ũmahũthĩre rĩrĩa marabatarĩka na kuongerera maciaro maku, ũrĩmi-inĩ na kũnyihia hathara ĩrĩa yũũkaga na tĩĩri gũkorwo wĩ maĩ-inĩ.

Itũmi iria nene cia gũthũkangio gwa tĩĩri, nĩ ũhoro wa tĩĩri gũkorwo wĩna maĩ, kana tĩĩri gũkorwo ũgĩkuuo nĩ maĩ, ũyũ nĩ ũndũ ũrehagwo mũno, nĩmakinya ma arĩmi ma gũkorwo makĩrĩma kũndũ kũrĩa kũigananu, kana kũndũ kũrĩa gũtangĩhota kũniaria maĩ ũũ nĩ ũndũ ũtũmaga tĩĩri ũkorwo ũingĩihie maĩ na gũcũngĩrira tĩĩri gũkorwo wĩna cumbĩ mũingĩ, oho ũũ nĩ ũndũ ningĩ ũrehagwo nĩ thĩna wa arĩmi wa gũkorwo makĩaga kwenja marima kana mĩtaro mĩena-inĩ ya mũgũnda nĩgetha gũkorwo ikĩniaria maĩ marĩa me tĩĩri-inĩ, na kũrehe hathara, oho itũmi ingĩ irehaga gũthũkia gwa tĩĩri nĩ ũhũthĩri wa makemiko kana ndawa hatarĩ gĩthimi, oho kĩndũ kĩngĩ kĩrehaga gũthũkangio gwa tĩĩri, nĩ gũkorwo atĩ ũkĩhũthĩra ndawa nyingĩ mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ ũndũ ũngĩhota kũgirĩrio na kũrĩma kũndũ gũtarĩ kwaraganu, kwenja mĩtaro oho arĩmi maenkarĩnjwo gũtũmĩra organic fertilizer kana thumu handũ ha kũhũthĩra bataraitha ya kũgũra, na manyihie ũhũthĩri wa ndawa mĩgũnda-inĩ yao mũno mũno.

Mĩtugo ĩrĩa ya ũrĩmi wa kĩndũire ĩteithagia kũgacĩrithia ũrĩmi, nĩ mĩtugo ya ũhũthĩri wa thumu wa mahiũ kana manure ũyũ nĩguo wĩtagwo manure. Ũyũ thumu nĩũteithagĩrĩria kuongerera madini harĩ tĩri ũkĩringithania na bataraitha ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ arĩmi mĩgũnda-inĩ. Rĩrĩa andũ makorwo makĩhũtĩra bataraitha nĩ makoragwo magĩteithĩka, nĩ makoragwo magĩthũkia quality kana ũgacĩrĩru wa tĩri na kũnyihia maciario mĩgũnda-inĩ yao. Koguo rĩrĩa makorwo makĩhũthĩra thumu nĩ ũkoragwo ũkĩnyihia ũkĩnyihia ngarama ya ũrĩmi, na oho kuongerera tĩri kĩrĩa gĩothe ũkoragwo ũgĩbatara, na oho gũkorwo atĩ nĩ wongerera, gũkorwo atĩ nĩ wanyihia ngarama ya ũrĩmi. Tondũ bataritha yo nĩ nditũ, nĩ nditũ kũgũra biũ. Mũtugo ũngĩ ingiuga ũteithagia nĩ ũhoro wa wenji wa mĩtaro. Ũyũ nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩenjwo kuma tene mũno, na ũyũ nĩ ũndũ ũnyihagia maĩ kwaraha mũgũnda-inĩ na kũnyihia ũhoro ũcio.

Mathĩna marĩa maũmanaga na kũhũthĩra bataraitha cia mborera ũrĩmi-inĩ nĩ mathĩna ma gũkorwo atĩ, bataraĩtha nĩ ikoragwo atĩ nĩ iranina ũ- madini tĩĩri-inĩ. Bataraitha ici nĩ ikoragwo ithondeketwo na makemiko maingĩ mũno na koguo gũkorwo ikĩnyihia productiveness ya tĩĩri. Rĩrĩa andũ makorwo. O ho bataraitha ici nĩ irĩ goro na mũndũ gũkorwo agĩciona nĩ oyaga kahinda kanene tondũ nĩ ikoragwo ciĩna ũnyihũ mũĩngĩ mũno mũno bũrũri-inĩ wa Kenya koguo gũkorwo atĩ mũndũ nĩ arona bataraitha nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. O ho bataraitha ici nĩ ĩkoragwo atĩ nĩ ĩracina irio mĩgũnda-inĩ, itũ irio citũ rĩrĩa ciahandwo na bataraitha iria itagĩrĩire kana ĩhandwo na bataraitha nyingĩ no cikorwo cikĩcina irio citu mĩgũnda-inĩ na kogũo kũnyihia maciaro maria tũkoragwo tũgĩbatarania nĩgetha irio citu cikorwo cigĩkũra wega.

Mawega marĩa maumanaga nakũhũthĩra hinya wa riũa mĩgũnda-inĩ nĩ mawega ta, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhũthĩra hinya wa riũa mũgũnda-inĩ wake nĩakoragwo akĩnyihia ngarama ya hinya wa ũrugarĩ ũrĩa ũngĩ. O ho hinya wa riũa ndũkoragwo na ngarama tondũ riũa rĩheyanagwo gwa bure na gũtirĩ kĩndũ mũndũ akoragwo akĩrĩhĩra, na koguo gũtikoragwo na hathara kana ngarama ya kũhũthira hinya wa riũa. O ho rĩrĩa hinya wa riũa wahũthĩka nĩũkoragwo ũgĩteithĩrĩria irio gũkũra. Irio ta mbembe cihandagwo hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mbura na igakorwo ikĩgethwo rĩrĩa kwĩna riũa. Rĩrĩa kwaga riũa mbembe ici citikoragwo cikĩũma wega. Na koguo ũyũ nĩ ũndũ ũcũngagĩrĩra kwaga gũkorwo kũrĩ na maciaro mega mĩgũnda-inĩ itũ. O ho rĩrĩa mũrĩmi akorwo agĩkorwo atĩ nĩahũthĩra hinya wa riũa nĩakoragwo atĩ nĩahota kũgetha mbembe ciake kana mboco wega na gũtikoragwo na ndoro, na koguo ũyũ nĩ bata ũmwe wa hinya wa riũa mĩgũnda-inĩ itũ ũrĩa ũteithagĩrĩria arĩmi gwĩka maũndũ mao ma...

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ngano ĩrakorwo ĩgĩtabania, nĩ ngano ĩrakorwo ĩkĩgethwo na njĩra ya kũhũthĩra itinga rĩrĩa rĩtagwo combined harvester. Rĩrĩ nĩ itinga rĩkoragwo rĩkĩhũthĩrwo mũno mũno kũrĩ arĩa makoragwo mahandĩte ngano mĩgũnda-inĩ ĩrĩa mĩnene, kũnyihia kana kũnyihia ihinda rĩrĩa rĩkoragwo rĩgĩbatarĩkana gũkorwo mũndũ akĩgetha ngano. Rĩrĩa, itinga rĩrĩ rĩ bata mũno na nĩ rĩongagĩrĩra kana rĩkanyihia ngarama ya gũkorwo ũkĩgetha no rĩtingĩhũthĩka kũrĩ arĩa ti advisable gũkorwo rĩkihũthĩka kũrĩ arĩa mahandĩte ngano mĩgũnda mĩnini tondũ rĩrĩ itinga rĩ bata mũno tondũ mũrĩmi rĩrĩa akorwo akĩgetha narĩo, nĩ agukorwo akĩrĩha ngarama ya itinga na gũkorwo atĩ o ro ho nĩ atigwo na maciaro marĩa akoragwo agĩbatarania kogwo itinga rĩrĩ rĩ bata na nĩ rĩega mũno kũrĩ arĩa makoragwo mahandĩte ngano mĩgũnda-inĩ ĩrĩa mĩnene na oho nĩ rĩkoragwo rĩkĩnyihia ngarama ya ũrĩa ungĩandĩka andũ makorwo magĩkugethera ngano mĩgũnda-inĩ yaku.

Kĩrĩa ndĩrona gabica-inĩ gakwa gaka, nĩ ndĩrona mũrĩmi agĩkorwo agĩtabania mĩhango ya kũhuhĩrĩrĩa mĩmera yake ndawa, mĩmera ĩrĩa ndĩrona haha nĩ mũmera wa mbembe. Ũyũ nĩ ũndũ ũteithagĩrĩrĩa mũno kũhũra ndawa kwĩ mabata maĩngĩ mũno. Ibata rĩmwe nĩ atĩ mũrĩmi nĩ akoragwo akĩhũra ndawa kũndũ kũrĩa kwĩ na ria. Arĩmĩ aingĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ marakorwo makĩhũra ndawa mĩgũnda-inĩ handũ ha gũkorwo magĩtabania mĩhango ya kũrĩmĩra mbembe. Ũyũ nĩ ũndũ ũnyihagĩa ihinda na oho kũnyihia ngarama ĩrĩa mũrĩmi angĩkorwo akĩhũthĩra gũkorwo atĩ nĩ arahanda ,kana gũkorwo atĩ nĩ arahũthĩra, nĩ arandĩka andũ makorwo makĩrĩmĩra mbembe ciake. O ho kũhũra ndawa nĩ gũteithagĩa kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũkoragwo mĩgũnda-inĩ ta ngũnga na kogwo kũongerera maciaro na kũnyihia irio iria tũkoragwo tũhandĩte ũhoteteku wacio gũkorwo ikĩrĩo nĩ tũtambi. O ho ona kũri o ũgũo kũhũra ndawa nĩ kũrĩ mogwati maĩngĩ tondũ nĩ kũnyĩhagĩa ũnoru wa tĩĩri.

Njehagĩrĩria mĩtĩ ya matunda honge iria ciagĩrĩire gũtemwo na njĩra ya gũkorwo atĩ nĩ ndacirenga kana nĩ ndarenga honge icio, honge icio nĩgetha cikorwo cikĩeherio nĩgetha mĩtĩ yongerere matunda. Mĩtĩ ya matunda ta riũ matunda ma thakame nĩ ikoragwo ikĩraiha mũno na o ũria ĩraraiha noguo mathangu macio mathiaga na mbere gũkorwo atĩ matirĩ na hinya na koguo kũnyĩhia ũhoteteku wa mĩmera ĩyo kũrũta matunda kana rĩrĩa yaraĩha mũno gũkorwo atĩ ona hena ũritu wa gũkorwo mũndũ agĩkorwo akĩrũta matunda mĩmera-inĩ kana mĩtĩ-ini ĩyo ,koguo rĩrĩa mĩtĩ ĩyo yaneneha nĩ ngoraguo ngĩrenga rĩngĩ na kĩndũ ta banga kana kĩndũ ta ngacuha na honge icio nĩgetha ikorwo ikĩrengeka nĩgetha kũongerera maciaro mũgũnda-inĩ. O ho nĩngoragwo ngĩrenga honge ici rĩrĩa kamũmera ge kanini nĩgetha gatigakorwo atĩ nĩ karaiha mũno nĩgetha o ũrĩa wĩ mukũhĩ noguo ũkoragwo ũkĩruta matunda maingĩ na ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩongerera kana gũtũma arĩmi makorwo mena ũguni mũingĩ.